Matukũ maya rũracio rũtirarĩhwo ta tene ũrĩa andũ matwara ng'ombe, mbũri, thikũ ici aciari a mũirĩtu marenda mbeca. Na mbeca icio nĩcio maratũmĩrwo kana matirenda mbũri kana ng'ombe. Ningĩ andũ arĩa matongoragia rũracio tio matongoragia thikũ ici. Arĩa matongoragia ona matiũhĩgĩrĩire ũhoro-inĩ wa rũracio, rĩu ũgakora maũndũ nĩ macenjirie mũno ũkĩringithania na hĩndĩ ya n hau kabere-inĩ.

Mĩtugo ya ũndũire nĩ thomithanagio, kũrĩa ũkoraga okorũo rĩrĩa kana gaciarwo gagathomithio ũrĩa ndũrĩrĩ ĩo kana ũrĩa andũ akũu maikaraga. Okorũo nĩ ũrĩa maikaraga, mĩtugo yao, kogũo gagakũra ogagĩbundithagio gagakũra gakĩmenyaga ũrĩa andũ acio maikaraga. Ũguo gakagĩa na ũgĩ na rĩrĩa gakũra nako, rĩrĩa kagĩa na mũciĩ wako, kagĩa na ciana ningĩ gagatara kana gakera ciana ciake ũrĩa cibatiĩ gũikara kũringana na ũrĩa gatarirwo nako. Ũguo, ũguo mĩtugo ĩgathiĩ ĩmenyekete gũtwarana ũgũo na mbere.

Rĩrĩa twana twaciarwo, nĩ tũtaragwo ũrĩa andũ, kana nĩtũtaragwo nĩ aciari ao kana onakorwo nĩ thukuru-inĩ, ũrĩa megũikara kana ũrĩa maikaraga mĩtugo ya kũndũ kũu ũrĩa maikaraga. Nĩguo nako gagakũra gakĩmenyaga, mĩtugo ya itũra rĩu, okorwo nĩ itũra, okorwo nĩ rũrĩrĩ rũu. Na nĩgetha rĩrĩa gakũra, nako rĩrĩa kagĩa na mũciĩ, gakahota gũtarana nako nginya ciana cia iria gakagĩa kana kagĩa na mũciĩ ciana iria gakagĩa. Koguo, mĩtugo ĩgathiĩ ĩkĩmenyekaga ũguo, gũthi nambere.

Mũndũ abatiĩ gũthiĩ wabici-inĩ ciao, akuwĩte tũbica twake twa kĩrengo, twĩrĩ. Na acoke akuwe gĩbandĩ gĩake kĩrĩa gĩtarĩ gĩa kũrutithio, na akuwe ningĩ gĩbandĩ gĩa kũrutithio. Na akorwo na, na akorwo na namba yake ya thimũ ĩrĩa egũthiĩ aneane kũu, nĩgetha athiĩ aihũria maratathi ahũrĩrwo okorwo nĩ

Blockchain nĩ ĩnyihagia thogora wa mĩrĩhĩre wa indo, okorwo ta rĩngĩ ũragũra, kana mbeca iria ũrarengwo hĩndĩ rĩrĩa ũrarĩhĩra indo icio, Blockchain nĩĩcinyihanyihagi. Rĩu ũgakora thogora wa mũtũrĩre nĩ ũthiaga thĩ. Ningĩ indo iria ũragũra, iria ũragũra ũkĩhetũkĩra Blockchain, nĩ cikoragwo na raithi mũno, na ningĩ indo cithũkĩte, Blockchain ndĩngĩhota gũ Pause

NSSF nĩ mbeca iria mũndũ arengagwo kũrĩa ararutĩra wĩra, rĩrĩa ararĩhwo, mbeca icio ikagwo nĩ thirikari nĩgetha rĩrĩa tarĩngĩ wĩra wathira kana rĩrĩa akũra, tuge rĩrĩa akũra akanengerwo mbeca icio citamũthithũ nĩgetha ta rĩngĩ ndakathĩnĩke mũno rĩrĩa akũra no rĩrĩa ena mbeca, rĩrĩa akũra mũtũrĩre kana gũkorwe gũtirĩ mũndũ ekũhota kũmũteithia nĩũkahota gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere oũrĩa kwahotekeka.

Mũndũ no oye ngombo, kana no oye ngombo kũrĩ arata akũ ahakũhĩ. Harĩa ũngĩaria nao o mũrata o mũrata ũmwĩre mbeca irĩa ũrenda. Ningĩ nowe mbeca kũrĩ andũ akũ a bamĩrĩ, kana ningĩ no woe ngombo ĩ yo ũthĩe bengi mũrĩkanĩre na bengi, makũhe ngombo na ningĩ no ũthiĩ gwa cakũ makũhe ngombo ya mbeca o irĩa ũrenda, irĩa ũkarĩha na njoherera ĩtarĩ neene ũguo.

Ũngĩruta rĩtwa rĩaku kuuma rekondi-inĩ ya CRB na kũrĩha thirĩ ũrĩa wĩnaguo, okorwo nĩ, tuge nĩ Fuliza, mbeca iria woyete, na ihinda rĩrĩa mwarĩkanĩire nĩ wahetũkirie nĩgetha ũgĩikio kũu CRB. Rĩu nĩgetha kuuma CRB-inĩ, nomũhaka ũngĩrĩha. Okorwo nĩ thirĩ ũrĩa woyete ũkarĩha ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, kana okorwo nĩ ũingĩrĩte CRB-inĩ, ũrĩhe thirĩ ũrĩa woyete, nĩguo ũrutwo CRB-inĩ ĩyo.

Thirikari nĩĩkoragwo na namba ĩrĩa ĩkoragwo ĩhete aikari arĩa maikaraga nanja wa bũrũri arĩa tuge tarĩngĩ mũndũ nĩarenda kũruta mbeca kana nĩarenda kũheana ũteithio noatũmĩre namba ĩo o ũrĩa kwahotekeka na ũguo nĩguo thirikari ĩkaga nĩgetha kũrĩhwo mbeca icio.